Puothe mang'eny sani ibeto kod mashinde mopogore opogore, ma tiyo kod petrol, to ka osebetgi to irito matin to ichoko yugigo kendo iwang'o, ka osewang' koroka ipuro to ng'enyne jopur masani goyo agoya buche ka gisewang'o yugi e puodho, borani oselose kendo oler.

Pith mar nyanya ni kod pesa ahinya kendo seche ma osechiek kamae to jowar biro kendo gimiyo japur nyanya pesa ma ng'eny ahinya seche ma ipethe ka iuso e chiro to okelo pesa ne nga'at ma uso no kendo seche ma in japur to biro nyiewe nyaka e dala kendo okelo pesa, nyanya ni kod ber mang'eny ahinya kata seche ma oted kode nitiere gik ma omedo e del kendo ng'ima dhano bedo maber.

Pur mar nyanya, nyanya opidh kar kae maber kendo aneno ka osepon gi kendo gitimo maber. Nyanya ler kendo gibeyo kendo gima biro e pacha en nipur mar nyanya kendo olembe mopogore opogore en pur maber ahinya kendo dwarore ni mondo ka otime, to watime ka waketo maino maber mar mondo mi ochieg maber kendo owuog maber manya kelo pesa. Mae en gima ber kabisa seche ma ng'ato timo e aluora nikech en gima nyalo kelo pesa kendo nyalo golo ng'ato e okang' machielo ka chwale e okang' machielo

Nene wapuro kahawa, kendo nene ochiek maber ahinya, nene wause ne kambi kendo nene okelo pesa mang'eny ahinya, en gima ber ahinya kendo tije yot nyowuoyo, en gima tich tich mare ok tek ahinya e puodho kendo en kod pesa maber nikech jokmapure tin, to arita mare yot moloyo cham mamoko mopogore opogore.

Aneno chupni ariyo. Chupni ariyogi gichalo mag yien to gin yien ma onyiew e duka manyiso ni gin kod nengo to onyiewgi kod bei mopogore opogore manyiso ni gin kod nengo mopogore opogore, gin kod nengo.